He bata kũhanda mĩtĩ, na tũhande mĩtĩ ĩrĩa yagĩrĩire, tondũ mĩtĩ nĩ mĩega nĩ ĩthondekaga rĩera. Na ũngĩrora kũndũ kũu nĩ kũndũ kũroneka , gũtirarĩ kũndũ kwega, kũroneka ta arĩ hĩndĩ kũrakoretwo kwaraganĩtio tĩri. Nĩkĩo gũtarĩ mĩtĩ ĩrakũra. Nĩngĩ nĩ kũroneka nĩ kũndũ gũtarĩ na mĩtĩ mĩnene koguo nĩ wega kũhanda mĩtĩ na tũhande mĩtĩ ĩrĩa ĩngĩtiria riũa inene tũtikahande mĩtĩ irĩa tũkũhanda mĩtĩ kware yũme. Harĩ bata wa kũhanda mĩtĩ, mĩtĩ nĩ ĩgũcagĩrĩria mbura, ĩgatũhe kĩruru nyoni ikona ha gwaka, ningĩ mĩtĩ nĩ ĩthondekaga rĩera gũkagĩa na kaheho, gũtige gũkorwo kwarĩte nyingĩ mĩtĩ nĩ ĩgũtũteithia na maũndũ maingĩ, gwaka na maũndũ marĩa mangĩ. He bata tũkorwo gũkũ, tũkorwo twĩna mĩtĩ mĩingĩ, mĩtĩ ĩna ũguni mũingĩ mũno na nĩ wega harĩa honeka mĩtĩ nyingĩ tũhande mĩtĩ no titũhande mĩtĩ, tũhande mĩtĩ ta mĩnyua maaĩ mĩtĩ ĩhando ya kũguna ningĩ ĩgatuĩka nĩ mĩtĩ ya gũthũkia koguo hena bata wa mĩtĩ.

Ingĩruta mũndũ, ambe athiĩ agũre maratathi na akĩgũra maratathi, ambe amenye nĩkĩĩ kĩ , nĩkĩ arenda kũhandĩra, tondũ kwĩ mũndũ agũraga maratathi ma mahũa timo maratathi ma mĩtĩ, tondũ mũtĩ nĩũkũneneha na nĩũgũkũra. O ũrĩa wagũra karatathi kanini na ũhandĩre kĩndũ kĩnene nĩguo kĩndũ kĩu gĩgũthũka naihenya kana gĩcoke kĩrute mĩri gĩthũkie karatathi kĩu kĩage gwĩka ũrĩa kwage kũmera wega, kuoguo ambe agũre karatathi na agũre karatathi karĩa kagĩrĩire na kĩndũ kĩrĩa agĩrĩire. Ũndũ ũcio ũngĩ, acoke ethe thumu, na ethe thumu mũhinyu na thumu ũtarĩ na marindi kana ũtarĩ na magunyũ, tondũ ningĩ ũngĩhanda kĩndũ na thumu wĩna marindi kana wĩna igunyũ, ũgũka kwanjia kũrĩa kĩrĩa ningĩ wahanda. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ gwetha tĩri, na nĩ tĩri mũnoru, na tĩri mũhinyu. Ti ũke gwĩkĩra tĩri wĩna ngaragatha cia mahiga, kana tĩri wĩna mahiga, ĩtiĩkĩrĩka wega ũgĩtua gũĩkĩra thĩiniĩ wa karatathi. Wona warĩkia gũka gwĩkĩra, ũcoke ũke wĩitĩrĩrie maĩ. Waitĩrĩria maĩ, ũcoke ũke ũhande kĩndũ kĩrĩa ũkwendaga kũhanda. No ũhande angĩkorwo nĩ mbegũ, kana ũhande ta tũmũngũrwa kana ningĩ no ũke ũthecerere tũmahũa akorwo nĩ ta tũmahũa ũrenda kũhanda.

Nĩ ndathakaga mũbira wa magũrũ na ngĩthaka mũbira wa magũrũ nĩ ndonire tũmaũndũ tũingĩ twega na tũmaũndũ tũngĩ tũtarĩ twega. Nĩ gũkorwo hĩndĩ ĩyoi kwĩ hĩndĩ ndaunĩkire kũgũrũ gwakwa kwa ũmotho na kĩrabu kĩrĩa twathakagĩra kĩarĩ kĩrabu gĩa gĩcagi. Gũtiarĩ ambulance gaka ga gũtwarwo cia gũkua andũ ngari cia gũkua arwaru, gũtiarĩ andũ a kuhe urigitani wa naihenya. Ingĩgakuo ndwarwo thibitarĩ ningĩ ndakuirwo na maithikiri tũgĩthakĩra kũndũ gwĩtagwo Kĩanjege ngĩtwarwo kũndũ gwĩtagwo kĩĩnĩ, hau nĩho ndoeire ngari ngĩthiĩ Karatina kũndũ gũgwĩtwo Jamii thibitarĩ. Nĩ maũndũ maingĩ ndonire gũkĩgerera hĩndi iyo tondũ gũtikoragwo na ũtungata ũria wagĩrĩire indo iria ciagĩrĩirwo ni gukorwo ho onokorwo nĩ mũndũ wanyu ningĩ nĩ aringwo handũ, ũgakora kwĩ mũndũ wagũa ningĩ athũka handũ. Kwĩ mũndũ ningĩ athiĩ gwĩka kaũndũ ningĩ gwathũka, gũtikoragwo na arigitani, gũtikoragwo na ngari icio gũtikoragwo na maaĩ, iharo iria twathakagĩra ciarĩ iharo ciarĩ na nginya huko ciarĩ na marima iharo itaigananĩtie.